Kiboishe koroi eng' sobetab kila betut eng alisietab tuguk eng duket anan kokobunji nealdaishe eng sooget. Koroii kobokamanut amu malazima iwendote ak chepkondok anan ko rabishek eng loleng'ung'. Imuchi iwendote ak chepkondok eng simoot chepkondok che makoibetyo anan korobonji kouu notisiek. Anyi sobeet sobeetab alishet ak aldaishet koek rahisi mising kongoi.

Raisi bankitab simoit amuu imuchi iboishe saait agetugul ngo bet anan ko kemboi. Mauu benkishek chebo kawaida che yatatin bet kityo lakini ngoit saait taman ak agenge kegerei. Bankitab simoit kotareti biik amuu istai karametab oret imuji iboishe benkitab simet imii koing'ung'. Malazima ilany karit sikisich iwee town olemii bankit. Kora kararan bankitab simooit amuu mauui keboishe rahisi missing mauu benkishek alak che makat inyit formishek chechaang' ye imejei taretet. Kouni ko tareti biik che osen eng kokwet che memuji kosoman kinjgeresa anan kosiris. Kora ko kararan bankitab simoit amuu ribotin chepkondokug imuji iroo kole kagong'et chepkondok che tiaa eng account neng'ung'. Missing kora imuji isoom loan si taretegei eng sobet ng'ung'. Bankitab simoit kora koistoi ng'alekab banganetab lainda eng benki, imuchi iyai kiy agetugul inyegei eng koing'ung'.

Ngo taal kipsongikeng duket ak aroo alein robinik che kakiwekwo komachutgei kwa agoi awege duget agaleji chito nekaaldai kagai kewekwo robishek che mojutgei. Kakagonin robinik kiasi fulani kamagat iwekwo ngele siling artam lakini kewekwo siling tiptem. Nguno kotayojin siling tiptem kagai iwekwo chepkondo chotojoo. Agoi ayai kuni si ayakikishian ale kakigashine komiee ak chito nealdoishe eng duket. Magoi awe akatou abir kelelet eng yotokyo aleji kalya chepkondok tutigin chekewekwo kamagat iwekwo siling artam. Akoi ang'alalji polepole sikekoshine komie akowekwo robinik chuk komie.